Thenema nĩ ikoragũo ciĩ njega mũno ĩndĩ tondũ mũndũ ndatuĩkaga wa kũnoga ũgĩtuĩka wa gũthoma ĩndĩ nĩ kĩndũ ũratuĩka wa kwĩrorera na mabuku na maitho, no mabuku nĩ kĩndũ ũratuĩka wa gũthoma na nĩ kĩhũthagĩra mahinda maingĩ na andũ aingĩ makoragũo matoĩ gũthoma kwoguo nĩ ikoragũo ciĩ njega. Thenema nĩ ũkoragũo wa gũtuĩka wa kũona maũndũ na njĩra ya mwanya ĩndĩ ta maũndũ ma ũthiũ nĩ ĩhotaga gũthoma mũndũ kĩrĩa ũrĩa mũndũ areka kaũndũ na ũrĩa ũthiũ wake ũreka kũringana na kaũndũ karĩa erũo no mabuku-inĩ rĩmwe no ũkorũo ũngĩkorũo ũtekũmenya.

Maũndũ ma kĩũndũire nĩ maingĩ nduĩkĩte wa kuona ĩndĩ kamwe nĩ ta nyĩmbo cia kĩũndũire iria cituĩkaga ciakũinwo, wĩkĩrĩte nguo cia kĩũndũire cia mwanya mũno, kaũndũ kau kangĩ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa kũruta magongona na marĩa matuĩkaga ma kũrutwo nĩ athuri arĩa matuĩkaga a mwanya na arĩa matuĩkaga a gũthie kĩgongonaninĩ magatuĩka magũthĩnja mbũri maũndũ ta macio, maũndũ macio mangĩ nĩ ũhoro wa gũkorwo ũhete gĩtĩo mĩtĩ kadhaa mĩtĩ ta mũgumo nĩũkoragwo ũhetwo ngumo ĩndĩ tondũ nĩho hahoyagĩrwo na nĩho magongona matuĩkaga ma gũthie kũrutwo rĩrĩa kwaga mbura. Ũcio ũngĩ nĩgũthie Mũkũrwe wa Nyagathanga kũrĩa kĩhumo kĩa Gĩkũyũ na Mũmbi kũrĩa kiumĩte, na ngathie ngatuĩka wa kuona indo iria mũgĩkũyũ atuĩkaga wa kũhũthĩra rĩrĩa athiaga gũtega indo ngũrani ngũrani na tũindo tũria atuĩkaga wa kũhũthĩra ta nyũngũ kũruga, indo ta icio indo ingĩ nyingi ngũrani ngũrani na ngatuĩka wa gũtuĩka kuona tũnyũmba tũrĩa matuĩkaga a gũkoma tũrĩa matuĩkaga a gũikara na ũgatuĩka wagũtarwo kũringana na kĩrĩra kĩu.

Hĩĩ kũronĩka ta kũĩna igongona rĩratũĩka wa gũtabanio, nĩ aya athũngu arĩa matũikĩte wa gũcerera andũ, na nĩkũonania nĩ indo cia kĩhorera cira tũĩka wa kũheo either ta indo ta nguo, irio ciria marĩ andũ aya maretia.

Nĩ harĩ bata mũno kuoherera mĩrigo yaku wega bunda-inĩ ĩndĩ nĩ ĩtũmaga bunda ĩtuĩke ya gũkuua mĩrigo ĩyo kwa njĩra njega na gũtuĩka ndĩgũtuĩka ya kũnoga, na ningĩ o na harĩ ho gũtuma bunda ĩtuĩke ya gũkinyia mĩrigo ĩyo kwa njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ndĩgathiĩ ĩkĩgũithagũithagia mĩrigo ĩngĩ, ĩndĩ tondũ mĩtũngi ta ĩno no ĩtuĩke ya kũgũa ĩhihinyĩke na o gacagaca-inĩ ĩyo, maaĩ matuĩke ma gũitĩka kogwo nĩwega mũno gũtuĩka wa kuoha mĩtũngi ĩyo, ona ningĩ nĩwega gũĩka ũndũ ũyũ wa gũtaha maaĩ ĩndĩ tondũ maaĩ gũtuĩkaga nĩmo muoyo na nĩmatuĩkaga ma gũtũmĩrwo nĩ andũ thĩiniĩ wa mũtũrĩre wao wa kĩũmũthenya, yes.

Kũhũrwo mbica thutha wa kuuma gwĩka kaũndũ nĩũkoragwo wĩ ũndũ wa bata ĩndĩ tondũ nĩ ũkoragwo wĩ kĩririkano. Nĩmũtuĩkaga wa kũririkana harĩa mwaumĩte nĩ, kuuma, kau, nĩgetha mwambĩrĩrie kaũndũ kau mũrenda gwĩka. Ĩndĩ nĩ kega nĩũndũ wa kĩririkano gwa kĩrĩa.

Ĩ ĩndĩ ĩrĩa ndĩrona mbica ta ĩno, nĩ nduĩka, kaũndũ ka mbere gokaga hakiri-inĩ nĩ ũhoro wa ũteti, tondũ ĩndĩ aya nĩ ambunge me iteta-inĩ kũrĩa nyũmba ya ireri kũrĩa matuĩkaga a gũtwara mateta maitũ, magatuĩka a gũtũtetera. ĩndĩ gutirĩ kaũndũ kangĩ gangĩtuĩka ga kuma hakiri-inĩ na ngatuĩka wa kũĩũria ĩĩ hihi kwĩna ũthii wa nambere bũrũri-inĩ kana gũtirĩ.

Mathako ma gĩkundi nĩmatũĩkaga wa gũkũria ũũh ngwata ũrata, ĩndĩ kwa njĩra ya igũrũ mũno tondũ rĩrĩa mũratũĩka wa gu gũĩkatĩ gũthaka mwĩ hamwe nĩkarehaga urũmwe, hamwe urũmwe hamwe na mũgatũĩka agũkorũo na wendo umwe, ĩndĩ tondũ mũratũĩka wagũthaka mũĩna gĩkĩro gĩa gũthiĩ handũ fulani ,kogũo ĩĩ kaũndũ kaũ nĩ gakoragwo gekega mũno yes na gagatũĩka ga gũteithia.

Nĩ wega ũgakorwo wĩigĩte mbeca cia hĩndĩ ya ũgwati. ĩndĩ tondũ maũndũ macio nĩ maũndũ marĩa mokaga hi na hi, ũtetereire. ĩndĩ tondũ mbeca icio nĩ cigũteithagia nĩgetha ndũgakorwo na marũni. ĩndĩ na agatuĩka wa gũgũteithia kwa njĩra ya njega.

Wambere nĩ gĩtĩo gatagatĩinĩ ka aruti a wĩra, ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo kwĩna thayũ wĩra-inĩ ĩndĩ handũ hatarĩ na thayũ hatingĩhoteka gũikarĩka na kũrutĩka wĩra wega. Hau hangĩ nĩ gũkorwo ũigũanĩte na andũ acio angĩ, ĩndĩ handũ harĩa ũraigua wũigũanĩte na andũ ya angĩ nĩũkoragwo na gĩkeno nginya rĩrĩa ũratũĩka wa kũruta wĩra, kaũndũ kaũ kangĩ nĩ kũheana gĩtĩo ĩndĩ rĩrĩa ũratũĩka wa kũheo gĩtĩo nĩ arũti arĩa mũrarutithania wĩra nao, nĩũkoragwo ũrĩ wa kũigwa ũĩganĩire handũ hau na ũkaigua gũtirĩ mũndũ ũragũkua kwa njĩra ĩrĩa ĩtarĩ njega.

Ndĩrona andũ ethĩ magĩkorwo mathiĩte gũceera handũ harĩa maratuĩka akũrutwo ũndũ mwega either wa gũthiĩ na mbere kana either kaũndũ kangĩmateithia kĩbiacara, kĩmũtũrĩre-inĩ, gĩkanitha, kĩroho, kĩmeciria kana ona njĩra o yothe no mone kaũndũ kangĩtuĩka ga kũmateithia kwoguo nigũthoma marathoma.

Ndona mbica ĩno ndĩrona andũ ethĩ arĩa merutĩire na ngoro yao yothe nĩgetha matuĩke wa kuongerera meciria mao, kana kĩroho, kana kĩ ũthii wa na mbere, ĩĩ magĩtuĩka wa gũthomithio maũndũ mageni marĩa mangĩtuĩka wa kũmateithia mĩtũrĩre-inĩ

Haha no ngorwo ngĩkorwo atĩ ndiramenya andũ, no hĩndĩ kĩndũ kĩrĩa ndĩratuĩka wa kuona nĩ ndĩrona aithĩramu, arĩa matuĩkaga wa gũtũteithia na gũtũmenya tũkamenya ũhoro wa kwĩhinga. Na tũkamenya maũndũ maingĩ ngũrani ngũrani ma ndini ngũrani ngũrani, na mawĩtĩkio ngũrani kũringana na kĩndini yao.